En komosto ne obunu komiten kondoik chebo bolotet chetindo kimnotet neo chebo kowis bik ii kobwotutik choton kokondoik che ikochin kosibet laitoriat nebo emet che agenge ko kondoindet nebo bunge anan nebo kot nekingoten ngatutik en komosto ne oyobu angongoloji bik ii ko imuch kowis bik kobwotutik ak koyoni bik kit nemwoe inendet kondoik cheuchu kokere kole koboishen boroinwekwak asikobit kotesendaa boishonikwak chetoreti ichek icheken.

Emetab Kenya kokikonyir kondoik mut kongeten ingonyor emoni bo Kenya kobun kiplekacheck , en kondoichuto komokele kikoyai aketugul boishek nekararan anan neboiboenjin bik, miten agenge en ichek nekiyai boishet nekararan kot missing' neto kobwote bik akoi raa nenoton kokondondet nebo somok nebo emoni nekikosirto Mwai Kibaki kiyai inendet boisinik chekororon anan chemiachen kot missing en etunotet nebo Kenya, kitech inendet lamishek cheechen en komosto nebunu chebune karishek ok koraa kitoret kochengji neranik boishonik en emoni kitesendaa kibaki boisionik chekororon koraa amun kitoi somanet nebo primary nebo buch nemokiliboni nenoton kilotoret kosomoso bik eleo.

Koristab taman ak sogol komiten ortinwek chekitok kokingem sirutik koyob tililindo, en kasarta nekimiten koristab taman ak sogol kokiyeten bik kotuyo chemiten tuyoshek ak kimokonyolu kokat kee bik kimakaat koraa keker kele kokiun eut ok beek cherwoe keboishen sobunit, koristab taman ak sogol kokiyai boisionik chekikwongen en ngweny komugul amun kiitchi kobet bik sobonwekwak ak kiror en komoswek alak elekekonoren muswek amun kichang bik missing' chekibeku.

Kotoito nebo malaria kokotoito neya kot missing' ok koibu tiondo nemingin nekekuren mbu tionyi angosus chito konomdo miondo nebo malaria nekuren bik alak miondab eset, miten tuguk chemakaat keyai sikekerinda miondab malaria, nyolu keker kele kokibit komoswek cheimuch komiten tiongichubo mbu ak koraa makaat kele kakiswach osnoshek anan timndo nenekiten ak korik chekimenyee, makaat koraa keker kele kakiser anan kakitumda beek chon imuch kokatetem en olombo bii en kaa amun yoton eleteben tiongichu kekuren mbu makaat koraa keker kele kokichenjigee netit asikobit ketuchengee en komoswek chechang tiongichuto kekuren mbu.

Somanet nebo soet kokiketesendai en sugulishek en komoswek alak, komiten komoswek koraa chetom kotesendaa somanet nebo soet, somanet nebo soet ko kararan ako yaa koraa miten tuguk cheyoe kokararanit somanetab soet amun imuch koboishen kipsomaninik kosomanen yoton ak kosoman tuguk cheimuch komokinyoru en kitabushek ,ko okomiten koraa yoitwokik chebitu olon kokiboishen soet somanet nebo soet komiten tuguk chechang chenyolu kotindo kipsomaninik choton ko cheu simoishek ak nyolu koraa koker kole tindo maat en simoiswekak en kosoruek tugul, somanet nebo soet komoityin bik tugul amun miten bik chengeten komoswek chemaimuch konyor kosoman en soet.

Miten kosorwek che anan oboishen kerichekab kipkaa missing' ko olon okere ole maimuch onyot kerichek chebo sipitali, kororon kerichekab kipkaa sait ake amun toreti konyaa mionuokik cheimuch komokinyoe en sipitalishek, kerichekab kipkaa kotoreti en mionuokik cheu tingoek amun kiyee kerichechoton olon kaiye koimuch isop kerichkab kipkaa kokororon koraa en lagok chemengech anan chererok amun kimweten icheket asikobit konyor kimnotet en borto ak kobit komanam mionuokik cheterter.